Jalno kata ng'ato ang'ata machunye gombo timo tijni, kata chako ijni nyaka bed ni gik moko mong'eyo kata gik moko nyaka okuong ong'e ni nitiere. Achiel kuom gik moko monego bed ni nyaka obedgo kata nyaka obed gi ng'eyo en ni tijni dwaro kichake nyaka bed ni pi yudore machiegni gikama ichake nikech pigno ema biro miyo tich bedo mayot kendo tijni ibiro kuoye ekothe mipidhogi. Ariyo ne mano, nyaka obed ni ong'eyo ni to odwa pith pidho kothe mage modwa loso negi bedni. Eh wang'eyo ni kodhi ka kodhi twi e kuonde lo mopogore opogore koro nyaka obed gi lony kendo nyaka obed gi ng'eyo matut nito kodhi ma odwa ting'oni to lowo modwa chakeni be giwinjore. Be odhi timo maber?. Adek ne mago, nyaka bed ni ong'eyo sama itime gimoro ka gimoro. Nyaka obed gi ng'ama nigi lony, ong'eyo sama onego bed ni iketo mbolea gi kakaonego bed ni ikete, sama onego bed ni igoye yath kendo sama onego bed ni iolonegi pi. Nimar gigi te dwarorore ni mondo nursery bedni obed gi ngima maber kendo

Thuon wach madung' kata gima duong' ma omiyo tank madoongo bilagi nikod nengo engima dhano mar pile ka pile kata ekinde ma kende en ni gikonyo. Tije maduong' ahinya en tich mar kano pi. Eh tank gi itiyogo e kano pi tange gi itiyogo ekano pi ndalo ma koth chwe koro ka oyudo ka gweng'no kata gweng' ma onyieweno, eh neno ka kata bedoga gi shida mar pi to koro ikano pi to koro pi yudore kendo inyalo ti godo endalo ma oro owuok. Mar ariyo, tank gi inyalo ti godo e kano pi maler minyalo ti godo eyor modho. Nimar pi koseket ka to inyalo thiedhe ka to onyalo konyo eyor gwenge kendo onyalo konyo endalo makende sama tuoche moko machalo kaka kipindupindu tuo mar nyaldiemakowuok e gweng' to koro inyalo ti gipigni kikonyo kitemo kwed godo elalruok mag tuoche ma kamago.

Mae en yor mane obiro kata ma olosi mar pidho alode, yedhe kata kata mauwa. Ekidienje mopogore opogore kata iwacho ni kata dho ngere wacho ni e layers mopogore opogore. Tich mar gini ma gi dho ngere to inyalo wach ni tiered bed kata vertical garden en ni maendi itimo mondo okony kata yo mar konyo pidho kodhi e kiwango kata kama odich. Inyalo yudo ni ng'ato opango ot e centre moro koro lowo nitie matin koro kotiyo gi yorni to en yo minyalo pithe koro kama tin no itiyo kode ok weye aweya. Kasto mar ariyo, kolose kama to oketo doyo kata golo buya bedo mayot to kata mana ginene keyo bedo mayot. Thothne ne itiyo kode e pidho sikuma, eh otungu, nyanya ejogo

Mae parona kaka chon wan kod ogandawa ma edala kata ma egweng' ne waikore kata ne watimo thor timo e pidho yien de nikech ne ipuonjowa chon ni yiende mang#eny en yo achiel mar kelo koth e gweng#' kendo ne en yo mar yudo bao eyo machiegni. Koro sama aneno kaka ma seedling mosepudhi, kata gin kothe ma koro ikawo itero idhi pidhi. Mae ne en yo achiel mar yuto ne jomoko ,kendo ma en yo achiel yuto ne jomoko, kendo ma en yo achiel mar loso bungu. Kendo ma en yo achiel mar loso yor mar koth e kor gwenge. Kendo ma ne yoo machielo mar yo mar loso yiende kata yudo bao ma inyalo ti go e kidienje mopogore opogore. Sama aneno yien kaka oket kama, mapod tindo kama to ayuayo picha kata ranyisi mane watimo kane pod wan kijende matindo kane pod wan dala.

Chunya mor ka aneno picha man kaeni , ka aneno kit yiende kata kit yiende mopogore opogore manyalo keto olemo kendo ma e ranyisi maber mar aluora kendo mar gweng'wa manyiso ni kare pod wan gi geno ni ok wabi yudo chandruok kotudore kod weche mag koso bao, weche mag koso bunge kod weche motenore kod koth. Nikech wapuonjore kendo ipuonjowa pile ka pile ni yiende mang'eny gin achiel kuom yore mamako koth kendo kelo koth e gwengewa. Koro sama aneno ka jopur ma giwegi temo koni gi koni loso kit yiende ma opogore opogore ma oganda nyalo nyiewo kendo nyalo yudo e yo mayot to amor kendo an gi mijing'o kendo chir ni kaka jo gweng' achiel warieyo wang'ayo maler.